Rũhonge. Maũndũ marĩa matongoretie rũhonge rwa gũthondeka mũtaratara wa gĩthomo KICD, nĩta ũthuthuria ũrĩa mekaga gũthondeka mĩtaratara ya gĩthomo. Ningĩ nĩ maheanaga maũndũ marĩa marabatarania he indo iria, okorwo nĩmabuku thĩ wa thĩ wa gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ kĩa yunivathĩtĩ nĩo maheanaga mabuku macio makamenya mabuku, makaheana kũringana na kana makaheana mabuku mahanaine bũrũri mũgima nĩgetha arutwo matikauge atĩ aya nĩmarendeka mũno kana aya matirendeka mũno.

kũhikithia ciana tene na kũruithia airĩtu, ũcio nĩ ũndũ ũmwe ũtũmaga gĩthomo kĩa mwana wa kairĩtu kĩhotome mũno. Torĩrĩa mwana ahika tene, kũu nĩkwonania ndagũthiĩ na mbere na mathomo make. Ningĩ kũrĩa athiĩ, mũthuri wake ndangĩhota kũmũrĩhĩra, kũmũrĩhĩra gĩthomo. Kogwo gĩthomo gĩake gĩgakinya mũico kuma hau na kogwo ndangĩteithia. Ningĩ rĩrĩa aruithio hakiri ciake nĩcihotomaga, akona ta amenwo rũrĩrĩ-inĩ. Kogwo gĩthomo gĩake gĩkahotomio.

Aciari na arutwo nĩ mabatairie makanyita itemi hĩndĩ ĩrĩa angorwo nĩ mathako meyumĩrie okorwo nĩ kũhũra mũbira aciari makahe ciana ciao kana makamatara ũrĩa megũthiĩ magatiga kũmagiria gũthiĩ gũthaka mĩbira ĩyo i kũo okorwo nĩ cukuru-inĩ, nao aciari nĩ mabataire makanyita itemi okorwo nĩ gũtenyera aciari na arutwo magathiĩ magatenyera nĩgetha mũndũ agatambũra taranda yake, no ũkore mũciari ona e mũkũrũ nĩ e kũmenya taranda yake nĩ gutenyera kana mũrutwo amenye taranda yake akore arathimĩirwo gũtenyera na ũgũo taranda yake ĩkũre.

Rĩrĩa mwana athaka kana gũteng'era nĩahotaga kũmenya taranda yake ũrĩa ĩhana. Na kwĩ arutwo amwe mamenyaga kwĩ kwĩ aciari amwe mamenyaga taranda cia arutwo kuma tene rĩrĩa mathaka ũkamenya mwana ũyũ tarĩngĩ arathimĩirwo kũhũra mĩbira, ũrĩa ũngĩ arathimĩirwo kũhũra mĩbira. Naũguo rĩrĩa arakũra, mũciari kana mwarimũ noahote gũkũria taranda ĩo yake. Nyingĩ rĩrĩa mwana arateng'era mwĩrĩ wake nĩũkũraga wĩna hinya , ũkona okorwo mĩkiha ĩgakũra ĩnahinya kana ĩgakũra ũrĩa ĩbatiĩ agatiga kũnora mũno.

Thirikari rĩmwe nĩ ĩbangaga mĩcemanio na arimũ nĩgetha ĩkarĩrĩria maũndũ moritũ marĩa maragũmĩra arimũ, okorwo nĩ mĩcara, makongererwo mĩcara tondũ mĩcara nĩyo ĩratũmaga arimũ magome mũno. Okorũo nĩ kũrĩa arimũ maraikara, kũrĩa wobici ciao maikaraga mathukuru-inĩ, cigathondekwo nĩ getha arimũ makaigua maiganĩire kũrĩa maraikara magĩthomithia. Okorwo nĩ irathi, cigakwo wega nĩguo arimũ makaigua marathomithĩria kũndũ kwĩna rĩera rĩega.

Kũhe ciana ihinda rĩa kũhurũka macukuru-inĩ kũrĩ na bata tondũ nĩmahotaga kũhoreria hakiri ciao magatiga gwĩciria mũno. Ningĩ he mathaa makinyaga, okorwo nĩ mwana athomete mũno, ndangĩhota kũnyita kĩndũ kĩngĩ na hakiri. Rĩu rĩrĩa wahe mwana hakiri ya kũhurũka, hakiri ya kũhurũka, hakiri ciake nĩihoreraga. Na rĩrĩa ta rĩngĩ macokereria kĩrathi-inĩ, kĩrĩa mwarimũ athomithia, mwana nĩahotaga kũnyita na ihenya ũrĩa kwagĩrĩire. ũguo kũhee ciana kahinda ga kũhurũka nĩ kwega.

Gĩcagi gitũ nĩkĩnyitaga mbaru gĩthomo gĩa kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ. Tondũ mũnono andũ arutwo mathomaga kũhĩtũkĩra okorwo nĩ thimũ. Kũrĩa mwarimũ mamatũmagĩra okorwo nĩ igeranio kũhĩtũkĩra thimũ-inĩ, kwĩna wĩyumĩrĩtie, okorwo nvĩ Whatsapp, andũ magathondeka ngurubu ĩrĩa arimũ marĩikagia igeranio kũo, okorwo nĩ nũti, mwarimũ agaikia nũti kũu. ũguo a arutwo magathomo matarĩ na ũritũ mũno. ũgwo gĩcagi gitũ nĩkĩnyitĩte mbaru tekinoronjĩ.

Arimũ nĩ mareta aciari ũrĩa CBC ĩngĩteithagia ciana ciao, nĩgũo aciari magatiga gũkorwo na nganja na gĩthomo kiũ. Ningĩ nĩ mareka ũgũo na gũtarĩria , okorwo nĩ , okorwo nĩ kũmatwara makamoonia ũrĩa kũrĩmagwo na nĩ marera kũringana na ũrĩa mamathomithi magathiĩ makaruta aciari ao kana makamoonia ũrĩa mekaga mĩciĩ-inĩ, nĩgetha aciari mone maũndũ marĩa , arutwo ao mareka mathũkũru-inĩ kana CBC nĩ mara nĩma kĩguni kũringana na mũtaratara wa CBC.

Arimũ nomateithie arutwo kũnyita mbaru gĩthomo kĩa nja wa irathi na kũmagũrĩra o korwo nĩkũgũrĩra ciana ciao kana arutwo ao okorwo nĩ kompyuta, okorwo nĩ raptopu, okorwo nĩ thimũ, ĩrĩa ĩngĩhotithia arutwo kana ciana kũtomera rĩrĩa okorwo matirĩ, matirĩ thukuru makahota gũthiĩ na mbere na mathomo mao nanĩgetha thuthainĩ makahĩtũka kĩgerio kĩao na mamateithie thutha-inĩ.

Njĩra ĩrĩa tũngĩhũthĩra gũthomĩthia ciana mathabu nĩ kũmatarĩria wega, tũkamatarĩria wega, tũkamonia na njĩra nyingĩ cia gũthomithia nĩ getha mwana amenye mathabu kũringana na njĩra ĩrĩa ekũigua yagĩrĩire nĩ tondũ o ithabu he njĩra njĩra mwanya mwanya ciria mathabu cingĩkwo nĩ getha kuona anja. Rĩu mwarimũ nĩ abatiĩ onie mwana na njĩra ciothe nĩ getha kĩrathi, okorwo mwana ekũnyĩta na njĩra ĩmwe, anyite, na ũrĩa ũngĩ akorwo ekũnyita na njĩra ĩo ĩngĩ, anyite na ũguo mathabu nĩ mekũhũtha makĩria.

Arimũ rĩrĩa mara, marathomithi nĩmagomagĩrwo nĩ, moritũ, ta kwaga, mucara mwega ũrĩa ũngĩmahotithia, okoo, okorwo okorwo nĩ, kuma kũrĩa marauma makarĩha ngari wega, magatiga gũkinya thukuru, ma macereirwo. Oguo nĩmabatairio marĩhwo wega, ningĩ arutwo nĩmagaga gũkorwo na mabuku, okorwo nĩ thitima mathukuru-inĩ gũtirĩ mathukuru mamwe, okorwo ni arimũ, harĩa makinyanĩirie ikĩro, noũkore nginya, mathukuru mamwe matirĩ nginya, arimũ a kũigana, noũkore nginya mĩtambo ya gũthomithia gũtirĩ mathukuru-inĩ mamwe, ũguo thukuru nyingĩ nĩcibatiĩ kũnyitwo mbaru, na, mĩtaratara ya kĩrĩu ya gũthomithia.

Gĩcagi gĩakwa, ciana no cia thiaga thukuru ihinda rĩa korona, tondũ maũndũ marĩa mekĩrĩtwo nĩta, gwĩthamba moko ciana no muhaka cingĩethambire moko, rĩrĩa ciraingĩra thukuru no nginya cigĩathimirwo, cingĩa cingĩathimirwo ũrugarĩ wao, cioneke kana cina ũrugarĩ mũingĩ , ningĩ no mũhaka cingĩekĩraga gabathia gaka ka kamaniũrũ, nĩgetha kũrigĩrĩria ũrĩa marahihia okorwo mũndũ ena kĩrĩa ndakagwatie mũndũ ũrĩa ũngĩ na ningĩ gwĩthamba moko, andũ nĩmethambaga magatũmĩra sanitizer kana thabuni wa sanitizer hĩndĩ ciothe.

Macukurũ mothe nĩ mabatiĩ gũkorwo na indo ciothe iria citara batarania gũthomithia, macũkũru mothe makorwo na okorwo nĩ thitima ikorwo nacio ,mathũkũrũ mothe makorwo na arimũ akũiganĩra kũringana na mathomo marĩa marathomithĩrio kuo, nĩgetha gũtikooneke ta mathũkũrũ mamwe marendeka mũno , na mathũkũrũ mothe nĩ mabataire gũkorwo na mĩtambo ĩrĩa ĩratũmĩka gũthomithia kĩrĩu okorwo nĩ kompyuta , ningĩ mathũkũrũ nĩ mabatiĩ, mageka igerio kũrĩngana na mathũkũrũ marĩa marĩa yenda, kana mathũkũrũ marĩa me hau mathiũrũkĩrie mageka igerio imwe, nĩgetha gũthimana, nĩ mathũkũrũ marĩkũ .

Kũrĩ arutwo arĩa mena thĩna wa kwona, kwĩna tekinoronjĩ kana kwĩna mabuku marĩa ona arutwo matangĩona mangĩhota gũthoma. ũgwo mabuku macio nĩmabatiĩ kũheanwo mathukuru-inĩ marĩa maciana citarĩ ciakwona. O mwana o mwana akorwo na ibuku rĩake, rĩrĩa agũthoma narĩo. Nanyingĩ kũrĩ arutwo arĩa matarona wega, mena maitho maitho no matirona wega, thirikari nĩyagĩrvire ĩgeka ũthuthuria nekamateithia na macicio marĩa marĩmateithagia kwona. Okorwo nĩ kwona hanini monaga makona mũno nokorwo mationaga mũno kana makona haraihu kũringana na wa ũmenyo mũndũ wa maitho.

Tũkĩhũthĩra teknolojĩ kwĩ mabũkũ maũmĩrĩte, marĩa magũthoma na cĩara ma cĩana ĩrĩa cĩtarona. Na macĩo nĩmo mabatarĩo maheyo cĩana ĩrĩa cĩtarona, kana ĩrĩa cĩtarĩ na ũhotĩ wa kũona mathũkũrũ-ĩnĩ. Na mabũndĩthĩo kana mandĩkĩrwo arĩmũ akũmarũta ũrĩa mangĩtũmĩra mabũkũ macĩo. Nanĩĩngĩ kũrĩa arũtwo arĩa matarona wega, no mena maĩtho menaũhotĩ wakũona matĩrona wega. Nĩmabatarĩo maheyo macĩcĩo nĩ thĩrĩkarĩ. Nĩgetha magĩe na ũhotĩ wa kũona kĩrĩa marathomĩthĩo nĩ mwarĩmũ.

Thĩrĩkarĩ nĩ ĩtwarĩte kana nĩĩtambĩthetĩe thĩtĩma, mathũkũrũ-ĩnĩ maĩngĩ marĩa marahotĩthĩa arũtwo. Okorwo nĩ gũthoma na kambyuta mangathoma, ũkorwo nĩ laptop magatũmĩra mathũkũrũ-ĩnĩ. Na nĩĩngĩ thĩrĩkarĩ nĩyandĩkĩte arĩmũ arĩa mengũfũndĩthĩa, kana mekũrũta arũtwo gũtũmĩra mĩtambo ya kambyuta kana mĩtambo ya gĩtekĩnorojĩ. Na nĩĩngĩe thĩrĩkarĩ nũĩkũretĩe matũra. Gũkũo nĩkũonanĩa mathũkũrũ nĩmathĩe kana nĩmakĩnyerwo nĩ ĩndo ĩrĩa, cĩa gĩtekĩnorojĩ cĩa kĩreũ

Icigo-inĩ iria itiganĩirio nĩ ũkoraga kũndũ ta kũu gũtirĩ na arimũ a kũigana ,a gũthomithia mathukuru-inĩ, rĩu rĩrĩa intaneti yekĩrwo kũndũ kũu kana rĩrĩa intaneti ĩĩ kũndũ kũu, nĩkũhotithia mwana ona korwo ndarĩ na mwarimũ kĩrathi, no agingĩre intaneti-inĩ kana ĩrĩa ĩthimũ-inĩ yake nahote gũthoma kĩndũ kĩrĩa kĩrathomwo kana kĩndũ kĩrĩa abatie gũthoma hatarĩ na ũritũ o wothe no aingĩre thimũ-inĩ aingarĩ ta nenda-inĩ cia Youtube, athome atarĩ na ũritũ na ahetũke kĩgerio.

Mĩcamanio ya nenda-inĩ nĩ njega nĩmĩega, tondũ nenda-inĩ nĩgetha andũ macemanie mati matirabatarwo gũkorwo na, matiratũmĩra mbeca nyingĩ nĩgetha atĩ mathiĩ macemanie handũ. No mũndũ kũgũra intanenti ĩrĩa mũndũ wothe noahote kũgũra ndĩrĩ. Na goro na agũra tuge ta mathaa marĩa ma, magĩrĩire gũcemania kũo nenda-inĩ makaingĩra makarĩrĩria kĩndũ kĩrĩa marenda kwarĩrĩria, noguo mathomo magakorwo magĩrĩire mũno.

Tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie tondũ mũndũ ndarabatarũo gũthiĩ nginya thukuru ũrĩa arendwa gũthiĩ wa ngathĩ ya igũrũ, tondũ kĩrĩa arabatara gũkorwo nakĩo no ta thimũ na ĩkorwo na intaneti. Kũrĩa no ahote kũihũria maũndũ marĩa marabatarĩka thukuru-inĩ ĩyo na amenye maũndũ marĩa marabatarĩkana. Na ũguo rĩrĩa arahũthĩra tekinoronjĩ nĩ arohota nginya tekinoronjĩ nĩ ĩrahũthia nginya mĩhĩke ndatũmĩra mbeca nyingĩ cia kũndũ gũthiĩ nginya kũndũ ta kũu. Kwoguo tekinoronjĩ nĩ ĩteithĩtie mũno.

Kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ, mũndũ ndarabatarwo gũthiĩ nginya mathukuru marĩa arenda gũthomera mangathĩ ya igũrũ no, noakorirwo okorwo nĩthimũ ĩrĩa ya guoko na ĩkorwo na intanenti kana kpmyuta athiĩ okorwo nĩ caiba aihũrĩrio maũndũ ta macio mothe na maũndũ marĩa marabataranĩka nĩakũmona hau. Rĩu agakora ndarabatara mbeca nyingĩ gũthiĩ nginya mathukuru-inĩ ta macio kũihũrĩrio kana kwonekana kana nĩagũĩtĩkĩrĩka.

ChatGPT nĩrehete ũguni kũrĩ arutwo arĩa marathomera kũhĩtũkĩra intanenti tondũ yũĩ maũndũ mothe na nĩrateithĩrĩria arutwo kũhĩtũka kĩgerio tondũ rĩrĩa wahũthĩra ChatGPT ũgĩthoma nĩgũkwĩra okorwo nĩkĩũria wĩnakĩo ĩgakwĩra aja. Norĩu mathĩna marĩa ĩnamo nĩũrakora arutwo aĩngĩ rĩrĩa mareka kĩgerio mathukuru-inĩ mao marathiĩ kwĩyĩra makĩhũthĩra ChatGPT, rĩũ ũgakora okorwo onanĩmahĩtũka matinahũthĩra, tinjĩra ya , matinahũthĩra njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kũhĩtũka kĩgerio. ũgakora angĩ marahĩtũka nagũtirĩ ũndũ moĩ.

Raiburarĩ cia kũhũthĩra intanenti nĩciteithĩtie mũno tondũ, mũndũ ndarabatara kũrĩha okorwo nĩngari gũthiĩ nginya maraburarĩ marĩa manene nĩgetha amũkĩre mabuku marĩa arenda gũthoma namo. Nowĩingĩrire thimũinĩ yaku kana komyuta-inĩ yaku kũrĩa ũgũthoma ũkũria ibuku rĩrĩa ũrenda gũthoma, rĩkerehe hau nogathoma oũrĩa thimũ-inĩ yaku ũguo nĩhũthĩtie nginya mĩeke ya gũthiĩ nginya kũndũ kũraya gũtũmĩra mbeca nyingĩ. Nyingĩ ũgĩtũmĩra intanenti kũingĩra raiburarĩ-inĩ ya intanenti, nĩ bei, ĩba bei ya raithi gũkĩra rĩrĩa ũrathiĩ kũndũ kũnene kwamũkĩra motungata maraiburarĩ.

YouTube niiteithetie gĩthomo gĩa Kenya, tondũ rĩrĩa ona mwana atanathiĩ thukuru kana rĩrĩa ena mathaa make aumete thukuru, nĩahotaga kũingĩra YouTube kũrĩa kwĩna okorwo nĩ mbica kana video cia mbica iria ahotaga gũthoma nacio, agathoma nacio akorwo ndananyita kĩndũ wega thukuru no oke athomere YouTube. Na ndĩrĩ na goro koguo YouTube mũndũ agĩthoma nayo, no ahĩtũkĩ ũrĩa kwagĩrĩirĩ na nĩ njega mũno tondũ ĩna, ĩna kira kĩndũ kĩrĩa kĩ mathukuru-inĩ kana kĩrĩa kĩrathomithio mathukuru-inĩ.

Macindano magĩthomo nĩ mega tandũ nĩmatũmaga arutwo merutanĩrie nĩgetha tarĩngĩ okorwo hemũrutwo wacindĩte mũrutwo ũcio ũngĩ kĩgerio kĩrĩa kĩrahĩtũkĩte, rĩrĩa eka kĩgerio gĩkĩ nĩakwĩrutanĩria mũno nĩgetha amũcinde. Rĩu ũgakora rĩrĩa arutwo maracindana nĩwega mũno tondũ nĩmahĩtũkaga, nyingĩ nĩmekagĩrĩra kĩo mũno rĩrĩa marathoma rĩu ũgakora nĩwega mũno rĩrĩa arutwo maracindana.